Ore enikoni Kuna tokitin ashu aa kulo matunda, naa keng'asi aitu te nk'are ore pee etukui te nk'are nepoi aitoyu irkiku, neitayuni nepoi aanya keitukui ake ninche nenyai.

Ore temurua ashu tenkop natii Nanu ore Intokitin naitumiai ayierr ena ndaa naa keitumiai irnyanya, keitumiai kitunguu keitumiai eilata ninyianguni Kuna kiek ashu Kuna tokitin naaji supageti, nepiki endania nepiki engarati ayierrr.